Gik makelo mor ma aneno kae, gin kit rwakruok ma aneno ka jogi orwakore. Aneno ka giketo gik moko mabeyo e wigi makelo mor. Aneno ka kata gin giwegi gimor kendo ginyiero. Aneno ka jok moko miel chien kamoro kacha manyiso ni ji omoro kanyo. Kata kamano ka anene an bende aneno ka, awinjo ka amor. Nyithindo moko matindo tindo be aneno ka omor mbele kae.

Weche maneno kae man kod nengo, en institutional infrastructure. Institutional infrastructure nikod nengo nikech mondo mi gik ma kamago obed e institution, to pesa dwarore mang'eny kendo nengo ne ni malo ahinya. Machielo maneno ka nikod nengo en inclusive education practice. Mae mondo mi otimre, nyaka pesa bedie kendo nengo ne nyalo bedo malo ahinya.

Gimomiyo tijni nikod nengo e alwora en ni nikech, kompyutas ma nyithindogo tiyogo, bechgi ng'eny kendo nengogi ni malo ahinya. Machielo, mesa maneno ka oketye kompyutas gogo, bende nengogi ni malo, ok inyal yudogi yo mayot, nyaka nyiewgi. Kombe aneno ka gibetie. Kombego bende onyiew. Dier ot aneno ka nikod tyles ma bende nyaka nyiew, aeto, kor ot ,wall aneno ka owich rangi, rangi maneno maber kendo mageng'o mondo ler kik keth wang'gi, bende onyiew mar mondo omi ochop kanyo, aeto machielo, wall onogono, ogere, odno, ot magin tiere e iyeno, oger. Mano nengone nitiere, nyithindogo orwako lewni, lewni maneno ka girwakogo bende onyiew.

Chiemoni kang'iye, to en chiemo ma ok dwar ni mondo ochame kod kijiko kata pala. Koro mondo omi acham chiemoni, akwongo alwoko lweta bedo maler, mar mondo omi ageng' chilo mane nitiere lweta kik acham, aeto koro achame achama maber maonge kod chochni mora mora mar chilo kata mar chame e yo mok owinjore.

Eeeh, asedonjo. To ber mane aneno ni onego medgi en ni onego medgi kompuita mang'eny mar mondo mi kik gibed kod riwruok e kompuita achien nyithindo mang'eny. Ber machielo, kombe ma gibetie bende onego omed mar mondo mi kik gidire ei od no. Kata kamano, od no onego gere ot maduong' manyalo romo nyithindo mang'eny moromo maber. Machielo, jopuonje nonego med gi nikech jopuonj mane nikanyo ne gin mana jopuonje ariyo kende to nyithindo to ng'eny ma onego puonji. Moro machielo, odno onego ket negi fan kata gima kwadho gi nikech komputa go golo liet to liet nyalo thung'o nyithindo ei klas seche ma gisomo. Magiko en ni, klas no onego bed kod drisni moromo ma kelo yamo maber, makelo yamo maber, maler ma konyo nyithindo go.

Ka aneno gini, gimabiro e pacha mokwongo en kaka itiyo kod mbui, dhano tiyo gi mbui e yore mopogore opogore to kaneno mae en kaka itiyo gi mbui e yore mag siasa, siasa ma pacho kae.

Gi an, anto ahero tijni to gima omiyo ahero tijni en ni nikech nyithindogi kopuonjgi tiyo kod gini kapod gitindo, ginyalo ng'eyo tiyo kod mbui kapod gitindo manyalo konyo gi ahinya e ngimagi mambele. Mar ariyo, tablet mipuonjo nyithindogo tiyo godono, gin gigo makelo mor, ginyalo keto wende giwinjo to kelonegi mor, ginyalo watch videos mopogore opogore mamiyogi mor, ginyalo tugo games mopogore opogore ei tablets go mamiyogi mor. Machielo ginyalo penjo penjo motamogi e mbui to giyudo duoko maonge chandruok moro amora magikale

E somo mar ng'ato ka ng'ato computers onego ket mopogore opogre ma ng'ato ka ng'ato bedo kod computer mare e lab. E somo mar kanyakla komputa achiel onego ket ma japuonj timo timo godo tong'iso nyithindo kaka gitimo e grube mopogore popogore matindo tindo. Somo mar galamoro lab onego bed maduong' kod computers moromo ma nyithindo tee iketo kamoro achiel to japuonj timone gi e board to gineno kaka japuonj timo ma manyalo konyo gi.

Kae aneno ji ariyo, to nyaka bed ni ji ariyogo gin jotuo mantiere e osiptal. To jatuo mokuongo aneno ka onindo ataro e otanda to nyaka bed ni otuo matek ahinya nikech onindo to oume gi onget. To gima nyisa ni kar kae en osiptal to kindandni ma aneno kar kagi, moko wigi othulre manyiso ni en osiptal. Aneno gima ilierogae pi ma imedo jatuo ka ochung' e kona kamoro kanyo. Aneno ka nyathi monindo kae ma tuoni, bade otue manyiso ni badeno lit, en kuma nyo omede godo pi.

An abiro dembo kod janyiewo man kod ich wang' no wach. Adembo kode wach, to adok kore mondo omi awinj kaka owuoyo. Awinj kaka oloso, awinj dwache mondo atimne kaka chunye dwaro, nikech ka ok atimo ne kaka chunye dwaro, to pod biro medo wangó iye ema obiro chako kendo goyo godo koko.

Mwandu mane idwaro ka owuok karwa odeko nikech kambi mane kelonwa gik gige tich olewo matin, ba ochunowa dhi kawo kamoro mabor matin kod kama kama nyocha wakawe. Omiyo odhi lewo kuom ndalo adek kata ang'wen, to ibiro kelnigo e wang' sa.

Lab mag computer e kuonde computers ber kayudore ma nyithindo kata jopuonjore, yudo gi e yo mayot mar somo. To mbui e kwonde mabeyo kendo mayot yude gigo ma jopuonjore tiyo godo e seche ma gisomo. Jopuonjore nyalo yudo yudo gigo ma gimanyo ma onego gisom e mbui ka gitiyo kod computer mantiere e lab.

Danyis gi e yo ma odimbore ni pok ayudo gigo mane adwaro, mane a akwayo mondo okowna e yor ongúe yamo. To danyisgi mondo gitem mondo gigo mane adwaro ochop na e wang' sa. Ni mar adwaro ni mondo ati kodgi e seche ma owinjore ma ok olewo.

Aparo ni Redcross osekonyo ahinya jokenya e kinde midhiero. Midhiero mokwongo, en ndalo ma koth ngény. Ndalo ma koth ngény, gikawo jogo ma ohula omuko ute gi, kata jogo ma ohula omwomore e utegi, to gimiyogi kar dak ma ginyalo konyore. Jogo ma onge gi gi chiemo, giteronegi chiemo kuonde ma gintiere, nyaka, nyaka kuma gintie. Ndalo ma chieng' ngény, to gigero camps ne jogo ma oknyal yudo tipo, kuma ginyalo geng're ne chieng'.

Ng'at ma ang'eyo kae en Eliud Owalo. Eliud Owalo ose konyo piny ahinya kendo emomiyo en kod nengo. Osekonyo piny e yo mar kelo WiFi ma ji tiyo go e pinje, e gwenge mopogore opogore nyaka e gwenge kuonde mane okong'ere ni wifi nyalo chope. Wifi konyo ji mang'eny ahinya ahinya e skunde, e chirni, kod kampuni matindo tindo mopogore opogre mar mondo mi ji iyud mbui e yo mowinjore.

Tijni oselokore e alworawa, kaoluwore kod masinde matiyo kod sitima ma okel ma itiyo godo e nyiedho sani. Kopogore kod kaka nene inyiedho chon ka itiyo gi lwedo kaka onyis e picha kae.

Pith maber, kendo arita maber mar lee, ahinya to dhiang' ema aneno e pichani. Mano nyisoni dhiang'ni yudo chiemo maber, chiemo moromo, omodho pii moromo, onindo kama ler, kendo omiye arita maler ma kuma odakie bende ler.

Ecitizen yudore e aluorawa. Itiyo kode eyore mopogore opogore mang'eny. Ahinya to e chudo mag gik sirikal. Mokuongo itiyo kode e chudo chulo skul fees, inyalo tii kode e nyiewo gik moko e dukni madongo dongo, inyalo ti kode e chulo fare ki idho mtoka kiwuok kamoro kichiko kamoro machielo, ahinya to e chudo mag bengi.

Mor biro e pacha, nikech gik mani karkae gin gik ma kelo mor kokalo kuom thum ma igoyo ko kitiyo kod gik ma aneno kae gi. Ngát ma timo tijni bende ichulo, ma nyiso ni e yo mar manyo pesa, mani kod nengo kuom ngát ma tiyo tijni kod wuon gigi.

Lit biro e pacha, nikech ngát ma obetno nyaka bed ni ohinyore, koro owinjo malit. A gitugo kaluwore kod kaka aneno ka ochal. Nyaka bedni olwar, to koro ngátno konye chung' nikech ohinyore owinjo malit. Machielo, gonyo del. Seche ma ngáto tugo, ngáto gonyo dende. Ogonyo fuonde mag dende ma ojony.

Jopuonjore mangény ok nyal hero mar mondo giti gi teknologia e yor somo. Gibiro neno gino to giparo weche mag mor kod ilo. To gichako donjo e mbui timo gigo ma ok owinjore kaka donjo e Tiktok, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook kod mamoko machielo mopogore opogore, ma ok owinjore gitim ei klas. To sa moro okel gino ei klas mar mondo omi gisom go. To ka gitimo kamano to gitimo ataro mar gima onego owinjore otimore. Ma kelo chochni ei klas.

Awuoyo kod wuon osigo kod bolruok makende, ka anyise gima omiyo osigo mane onyiewo obudho. To awuoyo kode ka akwaye ngúono, ni owena, oknachak atim kamano kendo. To akelonego koro e seche ma aseyudeno e wang' saa. To anyise gima omiyo mano otimore.

Mae timore kuom jopuonjre moko, lakini kuom jopuonjre moko to ok obed ka tugo ,nikech kokalo kuom teknolojia, ginyalo ng'iyo gik mang'eny ma kata jopuonj gi kia, to kuom jopuonjre manene kaka tugo, gin seche ma teknolojia obiro, to gineno mor kendo gineno ni mondo gidonj e mbui mar mondo gitim gik mokowinjore gitim e samo winjore gisomno.

E boma ma Homa Bay, ofis duond bura mar ODM nitiere Rangwe.

Dhok kelo chak. Chak konyo dhano e yore mangény. Chak dhano madho, to chak inyalo us ne ngáto to en kod nengo. Dhiang' kelo ringó. Seche ma oyangé, dhano nyalo chamo ringó, to ringó no inyalo us, mani kod nengo. Dhiang' golo pien, to pienno inyalo use, mondo olos kode gik mopogore opogore mani kod nengo.

Anguche beyo kendo anguche ler, to gingény, ma nyiso ni gidak maber. To mano kelo mor kuom ja japith, kata jogo ma obiro neno anguche ma owuok kuonde ma opogore opogore.

Jal ma riembo apiko, otingó ogunde, to ogundego gin ogunde machalo motingó makaa. Manyisoni, jo ma ntie alwora ma kanyo ok orito alwora, nikech gitongó yien, ka giruwogodo makaa, ma ok owinjore otimre kamano pachoka.

Nikech gigo ma oting'o e ogunde manitiere e mtoka go, gin gik ma ka ous, to gidhikelo pesa mang'eny ne wuongo. To mano nyiso ni gin kod nengo e aluora.

Tijni nyayo tim maber mar winjruok e kind ngát ma uso kod ngát ma nyiewo. Tijni kendo kelo pesa ne ngát ma uso kowuok kuom ngáma nyiewo, ma mano bende en ber mare.